Chenro mokwongo en kawe kuma otiye. Ka isekawe maber to ilose, ibidhe kendo iluoke maler. Ka iseluoke maler to ipange moromo kendo iponde kidieny ka kidieny. Bang' poge kidieny ka kidieny, kidieny ka kidieny itweyo e gima oromo godo. Kaesto inyalo use kata inyalo tigo ne ng'ato owuon.